Keisho oltung'ani metuuno olchani menyaaki abulu otamorua metaa kiti nitumoki atuuno irkeek kumok tolchampa lino.

Kadamu peyie aas esiai ormanyara orashu aunisho eeh esiai eeh agriculture nadamu eningo teninteru aun inkaitubulu eton aa kutitik.

ore ebae edukuya naa lasima pee iyata enkare, ore ebae yiare, naa ning'oru ewueji nirobi nipik kuna kulo keek inonok pee meosh enkolong, metoito..

etubulutua irkeek pii tene, netaa irng'anayio ereshitoi amu ketii ilowoshito intapuka, netii ilootubulutua pi etaa keeta oloip.

Ore entoki nataase tene netuunoki inkaitubulu tolchampa naayieu enkare sapuk nepiki irmutaroni oimu inkariak pee etumoki enkare atijing'a ele shampa aitobiraki netum kuna nkaitubulu aanoto enkare asidai peyiee metoyu nemeerr enkolong' netumokini ainosa aitobiraki tenebau erishata nanyae.

Oh ore entoki nadolta tene nadolita interere nadolita enkaina oltung'ani nadolita oltupa nadolita daniyia nadolita kitunguu enchata nadolita sukuma nadolita imbenek naijo inkujit ee nadolita tiles enkaji nadolita likae tupa otii enkop ake .

Ore paa enetipat ena bae temurua ang', ore enkop nikimyanya naa orpurkel neeku meetae enkare naa keisaidia ena baye inkaitubulu menotito inkariak sidain nebik enkop eshal naa keisaidia metaa ketum inkaitubulu enkare aitobiraki, neleleku embulunoto enye tenkaraki ina amu orpurkel enkop ang', neeku keisapuk entoi tenkop ,meetae inkariak tenkop, neeku keisaidia pee etum inkaitubuluk inkariak.

ore entoki nadolita tene nadolita cabbage nadolita kitunguu nadolita carrot nadolita orpayeki lemekinya nadolita emisa nadolita e socket extension nadolita orpuya orkuniyia nadolta emisa nadolita os entoki naijio osipika.

ore pitumoki atuunisho naa ampaka ning'as aa aturr olchamba lino airem aitushul inkulupuok petumoki enkare aima atua enkop nitumoki inakata atuuno nkulie aitubulu tiatua enkop paa inakata taa interu apik empeku atua enkop nisaidiyia pemitoki enkare aya inkulupuok oleng.

ore oshi enkare naa ninye enkishui, ore pee elauni enakre neeku meeta entoki naendelea tenkop. ore enkare tenkop ang naa kisaidia, iltungana metooko, onkishu enye, aa nchoroi enye, naa ene tipat amu ina kata mitoki intokitin aaruko epuo aing'oru enkare, nimitoki sii oltungani adol osina lenkare. naa teneeku dii ninye keetae osina lenkare. neeku enkop osupuko. nitumoki oltungani airemisho, nitumoki atuuno daa pooki niyieu, nimintoki dii alo nkador aingoru enkare. naa ketumoki, mitoki ntokitin aaruko, neeku kepiru, netumi ropiyiani. neunishore iltungana aitumia aunie daikin naanya.

Ore irreteni ormarenge, naa kejito ore ele shani netaa kenyae irnganayio lenyenak amu etubulua, etoishe neeku etabawua erishata nanyae irganayio lenyenak.

ore enikoni teneiboori ena siai naa keyieu neoshi e olchani kuna tokitin natubulutua pemitoki apejo nepiki enkare e kutosha pemitoki apejo ning'urakin empoleya petum enkulupuoni atopiro nagira ena daa abulunyie naa inakata ake iboori enasiai nepii olchani onare neoshi ne nekurrokini aitobiraki ne neoshi olchani pemetum ing'uesin.

ore ebaae naitiship tena siai naa edaa natubulua aitobiraki, neeku etaa keshipayu olopeny. amu etaa kenya ilnganyio. lenkisayiare enye. otaasa toonkaik enyanak. ore ake pee etum intokitin eramatata sidai naa kebulu. aitobiraki, neshipayu oltungani otaasa ina siai

ore entoki nagira aasa tene netoosho olchani intapuka ataa ikomaa olchani etoishe niaku etubulua olchani aaku sapuk etaa tenaa koloinosi duo aitaa endaa netaa kinosayu.

ore entoki nagira aasa tene, naa oreyiet ena kop. kebobo ena kop. ore ake pee esha naa keuro enkop, neya enkare nkulupuok. nepuku ireyiata tena kop, kebobo ena kop. neeku keya enkare enkulupuoni, nitayu olchoni lenkop aidurie. nidosu ntona oonkeek. neeku mibungita kuna keek enkop aitobiraki.

ore ena siai nemesapuk tenkop ang amu ore entim nabulu tiatua ang naa kiari amu kitasurr atua ang nedung'u intimi tiatua ang nimikira sii ilounisho oleng tenkaraki esiai enkare uh orpurkel omanya iltung'anak oleng neeku ore entim napuku tiatua ang naa kedung'i pemitasurr a atua ang nemeyau ing'uesin atua ang niaku misapuk enasiai tenkop aba inji keari entim natii atua ang natubulua tiatua ang pemitoki, pemeyau ing'uesin atua ang.

ore paa ene tipat ena bae, naa kisho irparakuo mitumia ormunada, aalepi nkishu, nebakieki nkishu, aarem irkeek, nitukuyieki sii nkishu, ore ormunada, naa kisaidia, pee eibungieki nkishu naape, aarem, arashu elepi. kisaidia sii pee eramatishoreki nkishu. kisaidia sii irparakuo pee eibok nkishu naape aaramat. ore ormunada, nedungieki, nkishu mowuarak ashu edungieki losotok. naa keisaidia pee kiungaki enkiteng nape. pee meer iltunganak ashu pee meisik eitu eramati.

ore ena baye naa kisaidia irparakuo teramatare onkishu ore ene naa kisaidia inkishu metalep metalepi anaa inkishu ekule pelepieki nisaidia sii metaremieki inkishu namuoyiaa arashua nauditoi irk olchani oba anaa oloudi oloiboorieki emoyian arashua olobakieki emoyian nisaidia sii inkishu naape petumokini aibung'a tiatua enewueji uh, tene nisaidia peyie itotiyieki inkishu kuna nemipang tiatua ang ore ormunanda nentoki sidai oleng tolaramatak akisaidia peramatie inchorei enye naape arasua naata enitaasita.

ore enkolong nataasa ena siai naa apailong ake piiteru asha naa ore sababu naa katejo kaunisho patum endaa nanya inkera natumoki entoki namirr ajing'ie biashara amu ore piunisho netiu anaa enkae nyamali iwuang'ie toltiren awore ake piunisho peepuku endaa aitobiraki nemintoki ainyiang'u endaa enkoshoke ninyia ina nituuno naa ikisaidia ore eniyu nimirr nitum iropiyiani nia nijing'ie biashara arashu imirr ina daa neekisaidia oleng ore sababu naa katijing'a ake anyok sinanu anaa kulie lewa peyie kiwuang'ie osina toltirenito nitumoki oltung'ani anoto entoki ninyia.

ore entoki nadamu tanadol enasiai naa enkurto kajo enkurto ake nainosa kuna aitubulu ainyialaki nikintadamu sii ajo kifaa niwosh olchani inkaitubulu inonok anaa esaa muj ake nidol ajo kifaa neoshi olchani arashua eeta ntokitin nagira aimu inkaitubulu inonok neeku kifaa nitaaniki olchamba lino aing'orr aitobiraki kei sii naa kewoshi olchani inkaitubulu inonok ata erishata ninotoko atoosho.

ore ena shani naa enchani nabulu sansana, toormuateni too wuejitin apa naidurieki. tolchani, naa keeta lanterera oodarari, naa ore ake pee edarari naa kkiut enkop nitoki ina shani abulu oleng aiput enkop. neeku ore ena shani naa keyieu naa too ntona edotuni eton eitu eitu eisho ayiu ilanterera. amu ina kata mitoki aiput enkop.

ore eninko pee intobir ena, naa keyieu naa ipik enkare sapuk, ninteleki enkima mitootuaa oleng. mpaka nengas aku etitu intushulaki aitoki. ore ake pe eku ningoru entoki nintushulaki pee itumoki ainosa, ashu ateyiara, ainosa etaa edaa. neeku nejia inko enintobir ina.

ore entoki nikisaidia ena baye naa ore ake piremisho niunisho nepuku endaa aitobiraki tolchamba lino naa itum entoki ninyia niaku iyata entoki ninyia naa enkoshoke nitumoki sii atimira nitum iropiyiani neku ekincho enasiai entoki ninyia naa nikintoki aisho iropiyiani metaa iyata itumoki sii atijing'ie ena siai biashara aaku ore piun endaa ino ning'uraki order ewueji nimirie.

ore apa enkolong nabayie, aasita ena siai naa twenty sixteen atii form four naasita agriculture ore apa pee ataasa ena siai, nataasa apa esiai olmanyara aa ene agriculture nikiunisho apa. nikiun inkujit kuna naabulu. naaji napier grass naa ore apa ina kata ina rishata naa olameyu, neeku meetae enkare, nemeshaiki ntokitin, neku mpaka nilo aoku enkare toltanki, pee ilotu abukoki, intokitin inonok, pee etumoki atubulu aitobiraki, inakata apa abayie pee aas ena siai, naa ina apa sababu nataasie. kataasa amu entemata apa aasita oo nkilasini onguan te sekondari. naa nabo apa oo subject nataasa, neeku lasima apa peyie aas.

ore entoki nagira aasa tene naa etuturoki irmutaroni tiatua enoshi aji naunieki idaiki eton aa kutitik, eton eiu mpagie aya boo enkaji idimua enkolong. nepiki irmutaroni. nepiki empuliya, katikati oormutaroni. pee etumokini atipik. neeku etuunoki enkaji aa ena naji greenhouse pee etumokini aatipik edaa eton aakiti pee ebulu. pee kitumoki ainosa, nikimir, neeku keetae entoki nanyae. neoshi lainini toorgoso pee etumokini aipanga esiai.

ore eninko pee isum oltung'ani ena siai naa pitaki enaiko ntokiting petumoki ataa oltung'ani lenkiremore ore ena siai naa esiai enkiremore naa piutaki ake oltung'ani ina enkisuma nayiieu enkop neku niunisho aitobiraki.

ore embaye nekintiship tena siai naa etunishe oltung'ani tene nepik endaa enkop netubulua endaa aitobiraki etaa kegira awosh intapuka etaa ijo peetum oltung'ani endaa nanya netaa ijo sii peetum enamirr ore ena daa tenepuku tenkop naa kepuku endaa enkoshoke nepuku anaa iropiyiani neeku indim ataasa nkulie baa ake kumok neeku ore ena daa entoki nadolta naa etoosho intapuka kimaaanisha ajo egira aisho ena daa aitobiraki neeku inatoki imaanisha.

ore entoki nalotu damunot ainei tenadol ena toki, naa edaa sidai ena. irnganyio lentim aa fruits ninche kuna, neeku ekincho entoki naji vitamin A tosesen neeku entoki sidai ena, naa idim ainosa, bora akeyie mekuto tolchampa. neeku idim ainosa nikiponiki osarge, nikiponiki ngufu, nikiponiki osarge, neeku iyata appetite ashu vafya sidai ino, tialo osesen lino. ore ena daa naa irnganyio ake, lentim. etungukoi era kutitik pee etumoki oltungani ainosa. neku ore pee adol ena nelotu enoshi toki naji balance diet neeku nejia etiu.

ore ena siai naa enkiremore naa kitumiae ena tenkop osupuko o tenkop naijo ena nemeetae enkare. ore ena siai neme naa irmutaroni eturi te nkop ang. pee eimu enkare direct ime irpaipiniaku grenhouse kigira aomonu ena aji naunieki daiki, eton aa kutitik, pee kitumoki aipangie, teneku aawaita boo ena aji, naa ilmutaroni eoshi ime irpaipi epiki.